Boisioni kobo komonut missing amun yan kakimin ketiik chechang en sang kochobe sang kokararanit kora ketiik kobo komonut missing amun yan kakoechekitun kora kotereti kokur ropta sikobit koteret korut minutik komie ketiik kora keboisien yan kimoe ketegen korik chebo bagoinik anan kemoche keng'otsen keboisien ketik chutet kora imuche ialde ketiik chutet iwalen koik rapisiek yon kakoechekitun yon kebet koik bagoinik ialde ana ialde kotonondos noton anyun sikobo komonut en kokwet

en emet neunii neikere nemoroboni anan nemomiten beek kou yekere en yuu ile momiten suswek chekirut en yutet kokarikab ngomnotet cheyoche itindoi en yuto yoche icheng moshinit nebole keringet neloo tar kenyor beek akitya ichop tankit en bii ak icheng moshinit nemuche kobir beek koba tankit nitet noton anyun kotoretin sikobit inyoru beek anan komesich koimutyet aketugul nebo beek

Boisioni kimine ketiik chemengech ak kinokoo beek kobo komonut missing amun tororetii ketiik komoyomyo akorut eng chokyinet yan kakorut ketiik kochobe sang kokararanit ak kotoreti kora kokure ropta amun eng yuu ikere ile yamat emet anan uui kenyor ropta yan kakoyechekitu kora ketiik kemuche keboisyen keteksen anan kyalda kewalen rapisiek konoton anyun asikobo komonut keyai boisioni

En yuu okere look chemengechen choton chetibik iboristenjin bik akobo ripset ab itondap emet, kii agetukul nebore itoldap emet ko tukul cheyoe kimugulmet bik chon ilule ketiik komakichamds sikopit kobelen makaa sikopit kwalda akonyor rabishek ko choton chebore itondap emet ak ityo kopet ropta koyai emet komonyor bik ropta sikopit korut rurutik chekakimin.

Yon imoche Ibiit ketik mauek anan ko keswek alak tugul ichenge ngungunyek Che kororon yeityo ibolu kochanga ak iletee iste ketik ak chemasai ak ityo ibeal mutura kotienge ak tuguk Che imoche ibit ak yeitya inyoinyit ngungunyek mutura ichotet ak ibangan kochilgei si kobit komachut koristo ak ityo inage bek muturaisiechoto kotomo inde tuguk Che kemoche imin ak kobur kiten ak yeityo inyoi butote kongik ak imin any ketik anan ko mauek anan ko keswek alak tugul Che kemoche inde ak inage kila ak bek asikobit kogochi ichek korut en chokyinet ak konam ngwony tikitik kora koyoche irib en asista yon koet asista koyoche iur barak asikobit komabel asista sitikin koyomyo icheget

Yon imoche imin ketit ibole keringet kotienge ak kaindap ketit ak yeitya inde ketit orit ak iromchi ngungunyek mutyo mutyo ak ikonyon kiten ak ye kaitar indoi ngungunyek irongyi bek barak any ibesen bek asikobit konam ngwony tikitik ak korut komie ketit kobo kamanut ngamun toreti kochob emet anan koyai oldo ko Kararanit ak keboisien kora en ortinwek Che terter kimuche keboisien kwenik kilolsen anan keboisien kechoben korik yon kakitil ak kebeten pagoinik anan kealda kora kesich rabisiek

Ichechu korurutikab temindet chebo bandek, piasinik anan korurutik alak tukul cheikre ilee kakirat en kinuet nelel, iboru kole rurutichu kokoruryo komnyee anan konyorchikee kelchin neoo mising temindet nebo tukuchuton, ndiker Kouwon konye karit konyokinde anan konye lorit neoo nyokinde keib kobaa ndonyo anan koibe chii kobaa konyinet.

En yuu komilon ole kalakta gee chepyosok chuu kalach icheck ingoroik chetuche borto tukul ak konget tokoch ineken milon koraa olekanamda gee icheket ak kopir pichait. En komosin koraa okere bik chechang chekoburyo en ngueny alak kokotononso neboru kole miten tuyet netesetai en yutet, milon koraa ole koburto itondap emet en yuton iboruu kole kemeut emonitet anan momiten ropta neroboni olitet ngamun ikere ile ketik cherutu en yuton kityok ko katok cheimuche kosopcho en olemomiten ropta.